Ichechuton ii komuchelek cheka chekakebut um koyob mbar ago kakema en asista asikosto beek en icheget. Imuche ngunon kekonor en chogo ilemoityin beek asikobit komonunio.

Bo komonut boisioniton kemi nekemine tuguk en kartasisiek choton ko seedlings amuni toreti niton koo kokeren kokeren amanam choton minutik choton chemomokotin choton kikuren weeds ako kora kotoreti minutik kosich beek ak kokonorchi beek cheyomotin.

Amuch olei kastoma nemoche koo kocheng' kosom rabinik en chebo besendo, amuch olenji kotko tinye inendet uwezo komotkosom kabisa rabinichoton amun rabinichoton komokyingei kora chekikuren interest choton che chenyolu ilipande rabinik chekesom oko chang' missing'.

Boisioniton nikimine choton ko spinach ak sukuma, kee kochome biik missing' koyomo en mbar en kokwenyun. Mine chitoo spinach ak sukuma en mbaret agenge amun toretikei missing' ago ilong'ugei missing' ago rurtos komie.

Kin nekirakas agobo koroi koo kiakas ole ingetiny ii, koo kobwone sokek ak kotuch rutu rututiet noton nemiten orit ii akotuch kabisa kouon korib noton kotoreti en tiong'ik amun tole tiong'ik chemoche kuam rurutioniton.

Kit netesetai en yu koo bandek choton ii chekakichuren sokek chekomiten olombo ng'weny. Niton ni kobo komonut missing' ii asikotoret bandiat koet komie ak kokoit ii ago sikokoi kora napas neo missing' ko korut en tabanusiek.

Ndoker boisioniton nibo konoretab sekemiat ii anan konoton ko kiptorurut ii ilenayat missing' ko ndoker ii obwotii elechomdo koyam bokoinik sana sana kochomi mulango anan imong'u kochon ikere mi mii keringet mulango nekochepe tionyiton.

Amuche abwoti ale amuche ayai boisioni amun kora ko boisiet noton ne tam ayae en kila ak kila, eng kerenyun ii boisioniton ii ko karan mising ako namekei kora ak komoswek en ele mao ropta ako mao kemeut, mae no miten katikati. Ako rurutienwa ii ko karan mising ako tinye beit ak ko mokchingei chi tugul eng side ake tugul ko ngunon ii kealun komie.

Boisioniton ni konoton nebo minsetab ketunguyot noton namukul. Ago en kokwenyun ko mine biik missing' kitunguyondoni ngandan motonken biik korib um ruruti minutiot niton asikoet komie sikosich rurutiet neo.

Yoon ochute ofisitab konyoindet ii, omwochini kiit noton nekaiman akoo kotomoo okot amwoi kounoton oleinii iyomunee akanaam amwochi ak arorchi kiit neimon en borto.

Yan kasirwan konyoindet kerichek ii ak ait ole kyoldoen kerichek komomiten ii, omuche ateben ele oldoen kerichek ole tot onyorunen kerichek ii ak oyokte asipit keibwon

Tukuk tukul chebo komonut en yuu kochang mising ak ko netai ko amuuch ocher ketit noton nekaran mising nemotomii en korotinwek chechang, neboo oeng okeree koot nemii netinye nekoi neaa nemii batai yunoo ak ko koraa neboo somok ko koroiton nikichute nikakitech neiburunen biik.

Kiit nemile biik ko chepiosok chekotebot ak kokere ing'o ak kosomoni, anan ko keree kwondo ing'o kosire kainutik en choton chekikuren chamaishek ak meset kora neming'in nekokituch ak itambaet.

Kerenyun um nebo niton nebo Tala konoton nekisomen rabinik ko okere ane ole mochome missing' amun ndisom rabinik en Tala initon ii ko konu interest anan ko choton chekilipondo rabinik choton chekesom chemi barak missing' ago motoreti biik chechang'.

Boisionito nii ko amuche ayai mising amun nito ni koo konu noto nekikuren Therapy anan kokochin mukulelto kokas kopur komie, ako nito ni koamun miten areas noto nekere itondo nekaran mising en environment.

Akeng'e en nemiten en bichuu ko noton ko gavana neboo Kirinyaga noton ko Aan waiguru ak ko noton inendet ko kwondo noton nekiim mising ak ko kikotoret Kenya ak county nenyin en oratinwek cheechen choton ko botoo kotoret biik en tukuk choton chekikuren economic policy.

Bokomonut koroiton kikuren boda boda en biikab kokwet mising amuun yoee tukuk chechang choton koboto ndiyoktee kerichek en sipitali anan ko chemist koibun haraka mising, ak kora indiyokte koibun amitwokik en wuuii koituu kora, ak toretii kora biik komuut biik en elemoche kobaa.

Boishoniton niboo kerigistan anan ko registration neboo SHA noton ko insurance noton neboo kotoret biik en sipitali ko amuche atoret biik ak oleii yoche ichiil star one forty seven ash akinde id number neng'ung'et akinaam irigistan noton ko self on bording akisir ngot kikisirin en kap kasii anan ko kiisir kee anan okot kora ngot ko itunot anan kometinye chii akinde kora number seven noton konoton ngot ko imii komiee en borto.

Boisioni um boisioniton ii kochesanetab mpiret ago motochome missing' mpirani um keminoton nibo mpiret amun anan koo kobo murenik missing'.

Kokwenyun konoton nekibore kuresiet noton komiten Bureti olimbo litein Kericho county.

Boishoo niton koo niton koo ribet ab lakok en ole kichezonen ako momoche missing ayay boishoni amun lakok koo komoche bik che mutoin ako anendet komoto mutoin en lakok

Kiit netesetai en yuu ko choton ko masaek cheiboru culture noton nebo katwalet akomii biik chekeree chekikilibonchi sikobofomenchi.

Boisioniton ni nibo siretab ngomiok ko kiit nenayat missing' ago siraniton ni kotinye koborunet newon. Niton ni koboto korib olewendiin ngamiet ii ak kora koribe oliet noton nebo borto nebo ngamiet siko sikekere kele mi komie ako kora kotoreti omokichorso amakichor ngamiet amun ii tinye makit noton.

Kit ne tesetai en Yuu ko masaek anan ko chotoon ko turkaneek cheinetii lagogkwaak kasisiek che nyaluu konai koyai en kila ak kila ago lagochutaan ii ko lagook ko tibiig cheneteei kasisiek ab gaah chebo kila ak kila.

Kiit ne mile biik ii ko artok ii choton che kakirotyi sigiriet barak ak kerotyi kora koboto beekwak ii ak kikombet ne kakirat akenge, imile biik mising.

Kiit nemile biik en ireyuu ko tiondo anan ko sekemiat noton nemiten barak en ng'ung'unyat nemukul mising ak ko kimong'u kelee kitech inendet koroyoton ak ko menyee oriit en ng'ung'unyandanandan.

En ireyuu komiten mosoindet nemiten ak ko chesoni mbiret, ak ko chesoni ak vijana chemeng'ech en kiwanja, niton komaran mising amuun ikochin inendet kimnotet mising en kelyek.

Matabitunat koroi en olinyon missing' amun motomi mi biik chebosien koroiton en olinyonet so tuguchu komoe mbarenik cheechen ii ako ilechang' kora ketik.

Kiit netesetaa en yuu konoton ko bokisishek che kokichobe che komong'u en factory ing'uni, ak kotesetaa banganenywan asikeib ibakialda en nje ak kioldechi biik en tukoshek chechang.

Bo komonut missing' kechob oret ilebune biik ak ilebune karisiek niton ni kotoreti kora korib oret asimanam ng'atatek neo ak kora kotoret karisiek koba en nyunyumindo ak kotoret kora biik koba komie ago niton kora kotoreti kochob oret komi asimootemel beek en oret.

Pichaini koboru logok choton che chefukoni oret ago kararan missing' inoniton amun momi karisiek ii cheterekei chechesirsirekei ok biik ii ak kotoret kora kong'em ajali en oratinuek.

Boisyoniton ih kochebo nobisyet ih anan ko taitaebat kisosyek keboisyen mukunget ako ele kinetitoi chito komoche chito nekikonai choton ko chepyosok kou oleborundoo pichainik ih chekikoyai kongeten keny

Boishonii tesetaa en pichainii ko noto nekitebee omitwokik anan ko nekiyogtoo omitwokik kobun noton ne nayat ko GLOVO, ako GLOVO niton ii kobo maana missing amun ibun agoi ele miten amitwokik ako motore saisyek chechang ako lipanet kogaran missing maimuch kochorin chito

boishioniton ii ko noton koo ketet nepo melit nebune beek agoo momuchi ayai boishioni amun ii anee ko chito ne motokonye beek ii agoo nan kibwat korot chechang kole tot kwo ngweny melit ak kobar biik

kiit ne tesetai eng yuroyu, ko noton ko tekset noton nebo koot ne ming'in. Ako igere ole choptoi pundisiek ko tile ak kiit noton ne kikuren msemenet asiko kochop kuwa lain, pitoyot noto ne kakiboisie.

Tukuk che mi pichaini kobo kamunut mising che chang. Aku choton koboto nyanyek, koboto ndimu, akomi ndisinik, akumi kora choton ko avocado, akomi kisiosiek che agere ke aldo kora, ako bota kora choton ko nayatin ko cucumber ak pawpaw.

Boisioni achame mising amun ii , kinoetu kemiten ak batiemit noton nenyun, ako ki inendet ii, kochome kochop sotonik ii ako choran komie ak konde sonoek ak kosut kora. Ako kararan boisioni mising amun kere kole kakirip noton ko atepto nebo gaa ne kibo keny.

Boisionnito ni ko noton kobo konetisietab lagok che mengech mising. Ako boisionitoni achame mising ayai amun niton ko toreti kora ibaibaitu, ako chesan ako look akoboru kole, akotoreti kora look koutien tabusiek che imuche kobunu ,akotoretin kora inyendet asibur komie akibaibaitu eng sait age tugul.

Boishoniton nii en kokwet kobo maana mising niton boo botabota amuun imuchi komut biik kobaa olemoche kobaa sana sana yoon chome biik kobaa sokoni anan kobaa taon kwolis, ko nyumnyum oraniton ak komotinye beeit nemii barak ak kotereti koipchi tukuk chito komnyee.

Boishoni konoton nekikuren swimming anan ko bireetab beek akoo kiit nobwote indoker boishoni abwoti olee moche chito nekikonai kobir beek amun tot kobar chito noton nemong'en kobir beek amun tot ko draonen inendet.

kiit nogere ndoger pichait initok ii koo ogere ole chito nekokopass ngoroik en kasarta nekoi ii ako chito kora netomkomwetis en kasarta nekoi ako yetor komwetishie chito koyoche komwetis en saisiek chekoooen

Boisionitoni ko achame mising amun kikiechek um kaetu amwetisie kong'ete aming'in, ako achame mising atinydinyi ngoroik akagere ale tililen ako nitoni achame mising amun ribe tililibdetab chito amun yan ngelach ngoroik che kararan ko toku kole ii tilil aku me chito ne mur.

Boishoniton nii konoton nebo kounset ak ribetab komoswek chebo koot choton koboto toilet ak ko boto bathroom kora, boishoniton ochome mising amun akere olee ribee tililindo en komoswek chechang chebo koot ak ko kararan mising niton asikorib amoib tiong'ik choton chebo murindo.

Boisioni ndagere ko noton ko nebo minetab ketik, aku agere ale kararan mising akobo kamanut mising, sanasana eng oldo noton ko environment. Nitoni ko toreti koriib olda akuyai ko karanit mising aku regulaten kora robta eng komoswek che chang. Akutoreti kora koye beek asima, ruruch ge beek eng komasta aenge.

Boishoniton niboo olishet ko achome mising Sana sana koyomiten rabinik ak ko boishoni ko naan imuche iyolishe ak indiboree iliban komoyome rabinik chemiten, nibuch yoon itinyee rabinik ko kararan mising ak ko toretin kora iaal tukuk AK ikerr ilee miten omitwokik chebo kila en koot.

Niton ko basit noton nebo super metro ako chamat mising sana sana en nairobi kariniton akoo kasiitab basiniton ko kot komut biik chomotinye karishek akoii eleyoen kasishek akowek jioni, akoo Karan mising amun toreti biik chechang akoo motinye beit nebo barak kouu karishek alak.

Koroitoni ko noton ko parasit aku lanyetab parasit kobo, ko kiit ne kararan mising ako iboiboite bich mising amun ingolabat ikose kabisa imi komye aku ribe icheket ako kosei kiit ne kimwochin ak ole kioitio asikolabat.

omishe biik kap kokwet en pichait initon ago togu ngunon kole komii kit nekoyoe icheket ii en imbar ana kotoek chekabwa inyoo kokotis ii anan koo chekoyomise ko kapaa sherehe en komostab kokwet

Boisioniton kobo biretab beek, amun, sinai, ako sikonai chito ole birtoi beek ko mae chito kabisa ne kikoi nai, akunenete inendet eng boisionito bo biretab beek amun ye maribgei chito, ko muche kochut beek akumuch kobar beechoton anan kuchut borta akung'em inendet.

Kit netese tai en ireyu koo notok kasit notok nepo konetisiet nekinete lakok chepo primary, akoo nito ni kokararan mising ako panganetab lakok kokaran ako kostoo lakok ii akosirisie.

Um mochome boishoni mising amun boishoni niton keng'etito mising ak ko moche kora biik chekikonai kasiniton, amun kesich kora chuboini chuton koui mising moroisi kora.

Mashinit nitoni ko noto ne chame koboisie piik sanasana ko piik che chome koba gyme, ako mashinit nitoni kotoreti piik kobos kiloisiek ii.

Boisonitoni ko notok nepo chesanet ap mbiret nebo keldo, ako mamuchi ayai boisoni amun matachame mising mbiranitoni amun iumisani chito, ako mache kora chito ne kii tinye kong'eten kochame kemit nitoni